Rĩrĩa wahanda mĩtĩ, mĩtĩ ĩyo nĩĩtuĩkaga kĩgucĩrĩria kĩa mbura, na kuogu rĩrĩa mbura yaura, nĩĩteithagĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩrahandĩtwo kana ĩgateithia mĩmera kũhota gũkũra ĩna riri. Ningĩ, mĩtĩ nĩĩtuĩkaga kĩruru kĩa andũ, harĩa andũ maikaraga rĩrĩa kwara mũno, kuoguo mĩtĩ nĩ kĩndũ kĩega. Mĩtĩ rĩngĩ nĩyo wĩikaro wa nyoni, wĩikaro wa nũgũ na nyamũ iria ingĩ cikaraga mĩtĩ-inĩ, kuoguo mĩtĩ nĩĩrĩ kĩguni harĩ nyamũ iria ciaraga mũtitũ kana mĩtĩ-inĩ. Ningĩ mĩtĩ nĩĩrĩ kĩguni nĩamu nĩĩteithagĩrĩria kuma kĩhumo kĩa tũrũĩ tũnini. Harĩa hena mĩtĩ mĩingĩ hatiaga karũĩ na karũĩ kauu nĩgateithagĩrĩria arĩmi rĩrĩa marahanda mĩmera yao nĩamu ona kwaura, kwaga kura maĩ ma karũĩ kau nomarĩteithia arĩmi aya na arĩmi acio nĩmarĩhota kũhanda mĩmera yao. Ningĩ mĩtĩ nĩĩtuĩkaga kĩguni harĩ nyamũ cia rũĩ nĩamu, rĩrĩa mĩtĩ ĩ mĩingĩ na nĩkũrahota kura koguo njũĩ citihukaga, ona thamaki na nyamũ iria cikaraga rũĩ-inĩ citiagaga wĩikaro nĩamu ciikaraga.